Ici ni mbembe, nagũcimenyerera nĩgũciruta mahuti, gũthandũra ,gũcianĩka riũainĩ ikoma biũ, ũgacoka ũgaciĩkĩra ngunia iria cithondeketwe nĩ tondũ wa mbembe icio.